Kĩria kĩroka meciria-inĩ makwa thaa ici nĩ ũrĩmi wa matunda, nĩ maya ngwĩciria nĩ matomoko, na tĩri ũyũ ngwĩciria nĩ tĩri mwega mũno wa kũrĩma matunda mangĩ ta macungwa, maembe, na makorobia, na maya nĩ matunda marĩa mendetwo mũno nĩ andũ na mena thoko njega mũno.

Ũyũ nĩ mũndũ arageria kũhingũra akaunti ya bengi ya Equity, ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũiga mbeca, kũruta mbeca, bengi ĩno nĩ njega mũno harĩ andũ mena mabiacara manene, marĩa maramarehera mbeca nyingĩ, nĩyakwĩhokwo, tondũ ndĩkoragũo na wĩici wa mbeca na nĩyakwĩhokwo mũno.

Maya nĩ mũhoro ma Citizen ndinjito na ũyũ nĩ mũnene wa Safaricom etagwo Peter ndegwa akiuga atĩ nĩ metĩkĩra kũruta wĩra na starlink.

Ũyũ nĩ mũtumia na mwana. Mũtumia ũyũ nĩ mwendia wa nyanya, na ũyũ mwana oka kũgũra ici nyanya, kana indo iria mũtumia ũyũ arendia. Nĩ ndĩrona ũyũ mũtumia anyitĩte sanitizer ĩrĩa arekĩra mwana ũyũ mooko-inĩ make. Ngwĩciria ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na Korona. Ĩno sanitizer yatũmĩkaga kũraga tũmarĩ tũrĩa twatũmaga Korona ĩingĩhe tondũ ici nyanya cikoragwo cihutĩtio nĩ andũ aingĩ mũno, koguo ciĩ na tũmarĩ tũu.